Emotinywek cheyomiotin komokinyoru beek ako minutik alak tugul koyoche kinakaa beek sikosopcho komie, beek kotindoo boisiet neo en minutik, netai ko nginakaa beek kotoreti kopar tiong'ik chemara miten tikitik ak chemiten ng'ung'unyek inginakaa beek kotoreti kutustusikitu ng'ung'unyek sikopaa tikitik ngweny sitian konem mbolea chekikopaa ngweny ako kora beek en emotinwek cheyomiatin kotoreti kora sikonyolilekitu sokek ngonyolilekitu sokek kochope amitwokiki komie ngochop amitwokiki komie korurtos ngot ko logoek kokororonekitu logoek, ako kora toreti sitia komanam tiong'ik sokekwak kora ak tikitik.